Kewelutik chebunee boikab njirenik, netaa kinomen mianwogik cheityin samakinik, kochoton kochebore samakinik en beek ii komo mii tuguk chekinemun, ne bo aeng koo yongo kinem samakinik en beek komiten soko nenyolunot kosomisekitu amait soko ,nebo somok ko ngochang'aa beek komomii olekinemundoo samakinik en beek olekimuche ketarta tuguchuton ingunon, ko netai kokeipchi boikab njirenik tuguk chekikonoren chekoititee simosomisekitu samakinik akoi soko en oret nenoton, ne bo somok ii kokeipchi tugukab kasari chebo kisasa choton ko chekinemunen samakinik en beek en oret ne bo haraka amotwou ,ne bo somok koo kobwa biik chemiten ngunon tetutiet ne bo samakinik akonam komut arekab samakinik nekit after betusiek chema chang ii asiyon kokinem samakinik komobeku en beek.